Kit nenyone metinyu en yu koboru kele ireyu ko hoteli amun okere tuguk chekakisir oo cheoboru koraa rabinik kele siling ata yon imoche iaal okere bendo ak banget nekanam chito nemaran moe kotil , okere koraa kot nekakibangan kokararanit nemiten kecherok, miten mesoshek, mituguk chelelach chemaran iusen neunek yon maran keritwo, koniton anyun kobo komonut kor yeoldois bik chemi yu konyorjingee chepkondok chekor koboishen en atkaitugul, ak koraa mokoriptab ireu kokor kogogotoret bikab kokwet amun imuch kor kosir bichoto sikotoret kwoldois en yutet kobo maana kot missing' amun kor konyorjingee chitugul kit nekomoche , ako koraa kor kotuitos bik cheterter kobun komoswek chelochin ok konoyo rn yuton anyun ii kogokotoret chitugul en tuguk chekimokchingee.

Kit nenyone metinyu en yu okere bik chekoibur en meset agenge cheimuch kotupcho bichuto anan koimuch ko hoteli yuto ye yomoche chito kwomis ii anan yon moche chito omitwogik cheterter ii konyokonyoru en yutet, koraa okere ngololdos bichuto amun okere rorie nekailach shatit nelel ak chepyoset nerubeegee ak lakwet koboru kele rorie akinee, oo iboru kole mi kit netesendaa bichu nebo komonut kot missing' amun ikere aketugul ii kotindo omitwogikchik ak kobaibai kabisa ,niton koraa koboru kele mi en chomiet bichutet okot ingotkomotupcho anan kotupcho, koniton kokor kokokonyorjigee aketugul boiboyet amun momi en kaimetab kee akor kokotoretok bik chemaran kooldechin bichuto amun kot kogo hoteli kogogonyorjigee rabishek bik ak konyorjigee bik omitwogik chemaran kamakotindo en kaa.

En yuto koborun kele boisioni kobo komonut amun korkokakosir bik kasishek en ireyu amun temindet kokor kolelen bgo bik chetot kobwa kotoreton kosemberwon nyanyichu sikobit aliban, anan komaran yon nekit korurio koyoche kewechat anan kekerot ii ak kerotchinot tuguk chetoreti yon kichobe sikobit komanam ngweny anan komotiny ngweny, kotuguchuton anyun ii kokor kotoreti temindet sikobit konyorjigee borotet neo amun yekakwalda tuguchutet konyorjigee rabishek en atkan tugul chekor koboishen en kaa, ako koraa tuguchuton koraa kobo komonut amun en kaa kokor kokokonyorjigee chito nyanyik nemaran kamakotindo imbaret neminjin nyanyik oo koraa kor kokokotoret temindet konoyo ok bik ok konookus kot missing' nemekeutien.

En ireyu okere rurutik choton chebongokee chekikuren tumotet en kutinyon, ak okere koraa chito nemi imbar nenoton ko chepyoso netogu kele kimi inendet tuguchutet asikobit kwalda amun tuguchuto kochome bik cheyee naisukit anan kobik chee sigaret, ko en chito nekamin tuguchuto ko kor kosiche rabishek, amun kor komokchingee chitugul kor nyokwal, koye kakwalda tuguchuto konyorchingee anyun akinee chichitet nekikol tuguchutet rabishek, amun en atkan koraa kobo rabishek tuguchu amun kibimoni kotiengee kiloishek bekor komuche konyorjigee chito rabishek chechang kot missing ne ingobeku betut kokakomuch okot kosir nekit elipushek oeng anan ko eliput agenge cheimuch kokamokomiten kokor koyoe koraa chichito konaak netum komokoutien kasinitet ak komuch komin en betushek tugul amun tindo borotet.

Kinome kiyoe muchelek korong ii, yekokotwo kiyoe muchelek ii , kinam kiyo ingendek ii anan kokotkaran koyo ingendek ii kinam kebel ak mwaita, okere koraa banyek kokotkokaran korurio banyek ii kinome koraa kebele ak mwaita ak kekelkel, yekokorurio anyun tuguchu tugul ii kinam kepcheachei, kinome kesororuk banyek tuten ii, kinam koraa keteshi banyechoto ingendek ak ityo keteshi koraa muchelek, ko yekokotwo anyun kemikiseni tugul ii kokot kobotondet kinam korong keipchi ak kiunchi eut anan keibchi ok kechiket sikobit kwam ak ityo kelenchi testaa anyun kokochobok lunch ichon anan kokochobok saba uchon ingetesta any kiomishen.

En ireyu okere kiakik chee beek mi netondo kuinet ii ko alak komotindo kuinoik miten chebiriren ii ak komi chetuen ak kotindo chelelach ako yee beek en muratit nenoton kokikichob ak kebir beek kongeten oinet anan kokongeten kererut nemiten beek anan komara beek chekikobarbar, koniton anyun ii koboru kele temindet chichi anan koribindetab kiakik, nenoton kokiakik chebo cheko angap kokere tuchu tugul kele tuchu ko chekikee cheimuch kekee litaishek cheite bogol, koniton anyun kotoreti ribindetab kiakichuton yon komoche sikwalda cheko anan komaran yon komi kit nekomoche koyai kobo borotet en kokwet amun korkonyorjin kokwet akichek kosor cheko en yon motindo, inoni koboru kele baetab tugaa ako tililen tuchutet, togu kele ribe nebo koriben kerichek kobite anan kokore sikobar makarkarek chemiten bortab teta.

Mochome boisioni amun togu kele bichu koromu beek chemuren anan lagochu koromu beek chemuren cheimuch kokikewirji tugun chemokororon , kobechuto komuche koree mionuokik che choton cheu typhoid anan ko cholera chekor kamian chito koyoche kimut sipitali, amun kiolere en kaa yun chekirome beek chemokororon choton chemaran bo kererushek chekiit komioso icheket ii ok bokelei koboishen beek chemokororon chemonomekee ak boruekwak, amun kor koib bichuton koimuch kobokoyee anan koimuch kobo koyoisoen koyoen tuguk anan kokwonyen, kochechu kokoseni mionuokik chechang en borto chekor kokokowechowech borto chekor indiker chito kobendi moet, anan ikose chito lelen omon metit kotiengee beek chekayee chemaraa mokororon chemaran oot nyokowechowechi sikirok anan kotugaa ak ichek anan okot kobwonen bakaa ngokik koloplobee ak ngelekwekwak kobechu komokororon ako mochome boisioni en atkaitugul.

Kit netesee taa en yu koloket okere bik cheterter alak kokarat lesoishek ii alak komotindo ingoroik, bichu koboru keke icheket kokiblokitinik amun okere kanam cheptirkichet nenoton keonote en osnet, kobichu konorjingee banyek chebunu tiongikab timin asikobit kwam ii anan komaran anan kobichuton ko kolook chekomiten menjo chemaran kakabaa loget konetkee elekiborto tiongik koniton okere en yu kakonam tiondo neon kabilet kokor kakonam tionyito kokor kobokobele ak kwam koik omitwogik kyak amun kor yon kakonam kouni kobokobele en maat kokor yekibel ii komuch kiam anan keseken koik banyek ak kiamda kimiet anan kiamda muchelek.

En ireyuu okere bik chekanam artet anan kanam cheptirkichet. Bichu koboru kele kiplobotinik amun kailach lesoishek anan bichu ko lokok ichet chekonget en mencho chelokoteni kapilet, bichuton koboru kele bolotet amun nii otepenywan ne okere okere ole bichuu inee Kobo loket amun en atkan tukul ko bik cheuchu ko bikab loket chekoibur kele toku Kobo loket. Ako Koraa bichuton kotoku kele masaiek anan ko lokok chekoba Tum chependii loket en atkan tukul sikopit konyorchigee panyekab loket amun bik oleo kopendii loket sikopit konyorchigee panyek ana konyorchigee tyonkik che maran kiome cheu plekok anan ko cheptirikchet anan ko boino.

Okere chito nekanam kikombet ako okere uon miten chaik ii anan komiten kawek chechoton koyee okere koraa thamosit neimuch kokokinde chaichoto anan ko kawechotet chekiyee, ak okere koraa tuguk chekaikee logoek chakobirirekitu chemi kirait, ak okere koraa noton nekakitilatil ak kepchei kobiririt notet nekikuren watermelon nekor kiome yon maran keritwo iyee anan kokomi kit neome, kotuguchuton anyun kobo komonut en boruekiok togu kele chichi koimuch komiten kaa koyee chebo sait angwan anan koyee chebo subui anan kochebo saa kumi, anan kotokyu koraa kele mi hoteli chichi kakabakwal chaik anan kawek sikobit koyee kobaa bortanyin amun tuguchuton kotoretech sikor kimuch keyai kasit en atkan tugul anan siketesendaa boisionikyok chekimokchigee ii en sait aketugul.

Onete chito konai elekibimondo kerichek korong komainam, yekakonai anyun elekibimondo kerichek ii anet kobiman beek cheomekee ak kerichechutet amun makoi irongchi kityok beek komebiman koraa, yekakobiman anyun kerichechuto konam koyomyomo ok kochulochul kochulok komie sikobit ii kochobok, yekokotwo kochulochuli konam kobit imuch koyomo kiakik sikoi roisi bitenywan anan konde munandet.

En yu kinetesetaaa korong netaa koboishetab temishet amun iboru kele chichi kotemindet, inendet kokimin tumotet noton kikuren chebongokee amun yon kakomin anyun koroi kekonye koet ak kosich itik yekokoechekitun itik ii kenam ketorot ak keseke komengekitu ye kakeseke komengekitun ii kenam kemaa en emait bo koyomio kabisa, koyekokoyomio kinam kibaa keseken anan kobaa kengaa en olekingoen sikobit komong naisukit kokoroiton anyun kochome bik amun chang bik cheyee naisukit ako mi koraa bik cheome tumotet en atkan tugul kokor anyun konyorjingee chito nekobokongoe tuguchutet anan ko nekaal tuguchuto sibakwalda konyoru rabishek ye kakwalda tuguchutet ak konyor akinee temindet kelchin neo kot missing'.

Bokomonut keyai boisioni amun yon kimatemak imbaret netaa, kokor kokiketyi kotemokse yoto ak komee chemasai ak komuch kobusbusanak ngungunyat ii, kokor koyoe rurutik anan kominutik korut komie nemochile ngungunyat anan nemotinye tindinyek, kokor kakimin anyun kotun koroisi koraa en semberet en tuguk amun mochile tindinyek, oo roisi koraa koron yon maran kimoche kebi korotwechutet, komoimebik elekebune anan kokoron yon kikerechin ii koroisi imuch okot kekereren neut amun kokoik roisi mokou yon kotom ketem imbaret anan kor kochut koraa eik ii koroisi minet amun kokoik busbusan ngungunyek, kobo komonut keyai boishonitet sikobit kostokee koraa chemasai chemaran koram konam korut.

Inoni koboru kele mwete arekab neko amun maran koran konam kimitek chechang, koniton anyun kokor kotoreti neko komatkonam kimitek chechang, amunee bokomonut ingerikchi kiakik chechoton koneko amun icheket kogonech cheko , ako koraa icheket kor kakialda kogonech chepkondok chechoton kimokchinigee en atkan tugul, ako koraa kor kakialda artanito kogonech rabishek, chekiboishen en atkan tugul amun sikai kemi kesobe konoton ko lazima ketindoi rabiyat neimuch kor kialen tuguk chekimokchingee, koraa nechutet kobo komonut amun kor yon miyono kokor kotere teta kialda yon kamomi kit nekioldo kosib kenome artanitet akisib kialda komokotiny teta, kobo komonut anyun ingerikchi sikobit kosto kee kimitek ii simokoi komian icheket anan kostok chekulen korotik ak kokoi konam miondo icheket neimuche .

Indoker boisioni obwote akobo temishet noton netam ketemishei en kaa, amun okere en tu ole kimin chito ingendek chekoron missing' kosib lainishek ako ninitet kainam kotapten, togu kele chichi kokimin ok korib ok kerichek sima imuch simaimuch kowesan tiongik choton cheu kutik anan kocheome toptok, ikere ile inenderlt koraa kokobit kotyok asikobit kotapte ingendechutet amun yon kosich taptok ingendek ii koboru kele loguk icheket koyekokolok ii kokor kosiche chotet chekimokchingee kou tenderekab ingendek amun yon mosich inendet mauechutet ii kokor komoumuche komong ingendek kor koigu sokek buch chemotoreti kii en atjan tugul.

Koroi kobo komonut anyun amun kor inginde kotoreti ingokaik komat komanda, sikotoret koraa komainamdakee mionuokik chotet chebo omalda chekor kanam ingokaik, kotore ingokaik kabilet so ok konyor temindet asenet neo missing', toreti koraa korib tiongik amaam ingokaik cheu kipungpungishek, choton cheome ingokenik anan chekule korotik ingokenik kokor kotoreti koraa nitet, torti koraa koroi ingokaik komotlolokchi timin amun kor ingomandat ingokaik ii kokor yeit sait nemoche tolok ii oo koloit kaa koimuch kolokchi timin nekor konyoru temindet hasara amun yekolokchi timin koimuch kwaam tiongik maainik chekor komotokotoret temindet en atkan tugul amun momi anan mokai konai inendet kole kolokchi ono ingokiet en timin.

En ireyu onoe noton nekonyitot Eliud Owalo inendet koministayat nebo ngalekab information ii ,communication ii ak digital economy ne inendet kondojin ngalekab ICT, niton anyuun kotoreti en kayabtaetab ngalek chebo emet ak en ngalekab muswoknotet sikobit konyorjigee bik ngalek kobun muswoknotet kongeten City nebo emoni eeb Kenya vakau counties cheterter chemiten en emonitet koniton anyun kobo komonut angap kor kopcheito ngalek kobaa komoswek cheterter sikomuch konyorjigee chitugul ak konai kole tos nee netesetaa en emetab Kenya, noniton koboru kokikiloncheni ngalekab tufuchutet chubo muswoknotet kondojin ministayat noton nekikikwai kondoindetab emet sikobit kotoret gee twan akotoret bikab k Kenya en kipagenge.

Ei kiroker igorwek chekikituyen kapchi chekiran kobesho en kokwenyon, konoton kokituitos kanisa konoton kokibo maana amun kiran konesho bichoto en kenyishek chechang ak kitil kanisa koke nyolu kituiyo bichu sikobit kotestaa en mengotenywan ak kotoret kee en atkan tugul en boisionik chekimoche kotiengee bikab emet ak kotoret lagokwak sikobit kotesendaa mungaroshekwak ak boisionikwak chebo atkan tugul chemokyingee kimugulmet, koniton anyun kobo komonut amun kor kotuitos bik chemaran kikoleljigee ak kotuiyo en kipagenge kogokongololji bikab kanisa sikobit konam okot kochomio ak koutyen chekiran kochililjigee akoityo konam kotestaa koraa kou en atkan tugul komengis qk kobois en kipagenge sikobit konyorjigee omitwogik ak kobit kobois ak bikab kokwet en kipagenge.